Gino mabiro e pacha ka aneno bamia en ni bamia en alot ma itedo, ok ted ite to itedo gigo ma oting'ogo, kodhi ma oting'ogo. Koro ka idwatede ka iseturogi maber tidhiluokogi kiseluokogi tikengogi matindotindo kata ipilo matindotindo tindo tindo gi pala kasto kanise iko otunguni moro nyanya bende iiko maber tichiele godo kisechiele godo seche makoro osechiekcha odhiyware kaka apoth tokodhibedo mayom kaka apoth to kaka ing'adeno iyudo ka kodhi manie iyego dhikete oyware obedo kaka apoth. Koro kisetede kamano mochiek maber inyalo chame gi kuon kata inyalo kike gi ring'o ichame gi ring'o inyalo kike gi gweno ichame godo koro inyalo chame gi gimoro amora miero kaka iwinjo ka omitni to gino mang'eyo kuome en ni en alot kendo en alot mamit ahinya.